Oratinwek chekimuchi kelilen tuguk ab temishet kocheu Chu isubi stimet balbishek ab sitimet kibaishen en rumishek nekakikonoren kesutik Nebo aeng ko led ko taishek ab led choton koitindoi kimnatet NEkibaishen mising en green house agent traktoshiek chebo temishet alak ko Nebo somok ko sola noton nebaishen asista asigomuch konyor kimnatet mising kebaishen en rural areas sikomuch kobaishen en imbar mising ko en kemout Nebo somok ko tochishek Chemiten traktas is choton kotareti traktainik kebaishen en keboin asigomuch KO kotestai ak temishet Nebo angwan KO tochishek chekiiboti ko kimuche kebaishen koraa kelilen tuguk ab kelinet Eng imbar Nebo lo ko Yu bi taishek ab yubi ak alter violet

Ng'emdo liletab barak minset konyo lilet akokwer minutik komuch kongem akomeuo minutik en imbar koraa komuch kokon meet en tiangik en imbar yemiten tiangik nenekitek ak wainik anan ko en imbaret oleyatat imuch kokwet icheket ilet koraa komuch kokon mat yekatuiyo ilet ak imbaret neyamat komuch kokon mat noton takingei kongem minutik Chemiten imbar kora lilet koibu kainutik en sitimet kokonu kobetabeti stimet noton konunkaimutik tuguk chekibaishen choton chebo sitimok chekibaishen taretet en minutik bakamanut konai Kenai amun sikenai keribengei anan keistoyen ngemutik cheibu akeyai planning sikemuch kestaengei challenges cheibu l ightning

Ba kamanut ngalek ab itondo ab Barak en temik amun tareti icheket kobangan tuguk cheterter choton chetareti icheket kostaengei Asara chebitunei robta nekakoet anan ko asista nekaet mising tareti icheket koteche korik choton chekonoren minutik ak cheribei kiyagik chwak asikomuch koistaegei robta neon anan ko asista neon tareti icheket koraa asikomuch koguiyos kasarta nenoto kwendi kominse icheket asikonai asikosteigei Nebo minutik chekakikol akomanyor robta anan koyetui koristo kotareti icheket sikomuch konai kasarta nekiminsentareti icheket kora sikomuch koyai protection en minutik akiyaikchwak sikoistaengei koristo anan koasista nengwan anan korobta nekaetyi icheket koraa kotareti kotes kesutik en imbar amun kolikolse anan kimine en kasarta nenamegei ak aliet ab anga